Gĩthomo nĩ kĩndũ kĩmwe kĩgumagĩra ũkinyanĩria wa intaneti njega kũrĩ aikari a bũrũri, tondũ kwĩ andũ amwe matathomete naũguo okorwo intaneti nĩrahũthĩrwa tuge akorwo nĩ gĩthungũ, rĩu ũgakora kwĩ andũ magũkorwo naũritũ kwa kũhũthĩra intaneti. Ningĩ ,thitima nĩ kĩndũ gĩa kerĩ kĩrĩa kĩgũmagagĩra intaneti kũrĩ aikari othe a bũrũri, tondũ rĩrĩa thitima ciora, ũgũkora okorwo nĩ thimũ ũratũmĩra na intaneti ĩtarĩ mwaki ndĩngĩhota gũtũmĩka ũguo ĩkarithũia inaneti gũkorwo ĩ njega.

Intaneti kũrĩ arutwo nĩ ĩkoragwo na goro mũno tondũ intaneti nĩ kũgũrwo ĩgũragwo rĩu arutwo mangĩkorwo matiragũrĩrwo nĩ aciari kana ũngkora aciari matirĩ na mbeca cia kũgũrĩra arutwo ao itananeti. Ũgakora hena ũritũ mũno wa arutwo gũkinyĩra intaneti. Nĩngĩ ti kũndũ gwothe thaa ici gwĩkĩritwo thitima rĩu ũgakora okorwo timũ ndĩrĩ na mwaki kana kĩndũ kĩrĩa arahũthĩra onakorwo nĩ laptop akorwo ndĩrĩ na mwaki na gũtirĩ thitima. Ũgakora hĩndĩ ĩyo mũndũ kana mũrutwo ndangĩhota gũthoma agakorwo na ũritũ makĩria mũno.

Mataũninĩ nĩ gũkoragwo na intaneti njega mũno, kana intaneti ĩranyota makĩria mũno tondũ mataũninĩ nĩgũthiĩte na mbere na tuge ona wakorwo nĩ kambũni ici cia tuge onawakorwo nĩ cia WIFI, nĩcihotaga gũkinyĩra andũ aingĩ tondũ ci biacara kũndũ kũu nĩcikũhota kwona andũ aingĩ nĩmegwĩkĩra WIFI rĩũ ũgakora intaneti kũu tondũ andũ aingĩ mũno thaa ici marahũthĩra WIFI, intaneti nĩ nyitaga mũno mataũninĩ ũkĩringinathia na gĩcagi kũrĩa ona rĩngĩ gũtakoragwa na thitima icigo imwe, kũrĩa gũtarĩ na andũ aingĩ ona intaneti kana tuge ona signal tuge ta AirtelnaSafaricomcitinyitaga wega na WIFI kũndũ kũu nĩ hinya mũno ĩnyite na citikoragwo gĩcaginĩ WIFI.

Arutwo nĩ magayanagia mathaa mao ma gũthoma na ma gwĩkenia makĩhũthĩra intaneti ũgakora okorwo mũrutwo abatiĩ gũthoma tuge onakorwo nĩ mathaa ikũmi na matano. Mathaa macio mangĩ kana on tuge ona tũhũthĩtie mũno tũkauga, mũrutwo abatiĩ gũthoma mathaa manana mũthenya ũmwe. Koguo mathaa macio mangĩ tuge ona akeigĩra tuge onakorwo nĩ mathaa matatũ ma gwĩkenia na thimu kana intaneti. Rĩu ũgakora ekĩte ũgo nĩ ahotaga gũkinyanĩria kana akenda mũtaratara wake na akarũmĩrĩra ũguo, mathomo okorwo nĩ kũhĩtũka akahĩtũka okorwo nĩ mwĩri wake ũkagĩra wega.

Mũndũ o wothe angĩanjia, kana handũ harĩa aigĩte ICT, no mũhaka erĩnjĩcite na thirikari kana nĩgetha arutage magooti. Kũu nĩ kuonani kĩndũ kĩrĩa mbiacara, kana ĩrĩa araiga hau nĩ ĩgũkorwo ĩ njega na nĩ ĩtĩkĩrĩtio nĩ thirikari. Na ningĩ igerio iria mareka no mũhaka cigakorwo cithũrimĩtwo cikarorwo wega na certificate kana maratathi marĩa arĩkia kĩgerio kĩrĩa areka, no mũhaka marorwo kana nĩ akinyanĩirie na maroragwo nĩ thirikari, ũguo gĩthomo gĩgakorwo gĩkĩega kia ICT.

Nenda iria cia ũkinyanĩria cihũthĩkaga cia mũingĩ cihũthĩkaga kaingĩ kwaranĩria nĩ ta okorwo nĩ tuge Whatsapp ĩyo nĩ ya gũtũma message kana kwaranĩria ũgĩtũmĩra thauti. Hena ĩngĩ ĩtagwo Facebook, Facebook nayo nĩ ĩkoragwo na no ũtũme message no ũrore ũrĩa kũrathi na mbere nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kana mũndũ ma hi nahi. Nĩ kũrĩ ningĩ Email, Email nayo nĩ ya gũtũma message message ĩrĩa ũngĩenda ĩkinye na ihenya na no ĩkinye. Na ningĩ nĩ kũrĩ ona TikTok thikũ ici ĩrĩa ĩra ona okorwo nĩ gũthomithia ũngĩthomithĩria kũu na andũ manyite maũndũ na raithi makĩria.

Aciari na arori a ciana nĩ marona mũtaratara wa gĩthomo gia kũgerera intaneti ũrĩ na ũguni tondũ ciana nĩ cirahĩtuka mũno kĩgerio-inĩ. Na gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa gũtararĩ na intaneti, tondũ tuge ona ta thaa ici mwana ona rĩrĩa ainũka, ona ende gũthoma no aingĩrĩ okorwo nĩ You tube athome kĩrĩa athomithirio kĩrathi-inĩ, ende kwĩririkania maũndũ marĩa ariganĩirwo. Na ona angĩenda kwandĩka nũti no arute nenda-inĩ rĩrĩa ena intaneti. Ũguo intaneti ĩka hũthia mũno gĩthomo na ciana cikahĩtũka makĩria mathomo-inĩ mao.

Ĩĩ niĩ nĩ ndĩ ndaheana ũhoro kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria, na ũhoro ũcio wakoniĩ ũgitĩri wa itũũra ritũ tondũ, itũũra riitũ nĩ rĩagĩte ũgitĩrĩ mũno, ũgakora itũũra riitũ riarĩ na ũici mũingĩ mũno, watiga nyũmba ĩtarĩ hinge ũgakora nĩ ũirwo, okorwo nĩ rendio ,okorwo nĩ TV ũgakora nginya ngũkũ ciaku citirĩkuo .Rĩu nĩ ndariĩrĩirie ũhoro ũcio na itũũra rĩakwa nĩ rĩanjagũrĩte njarĩrĩrie. Na nĩ twagunĩkire tondũ, thutha wa kwarĩrĩria nendai-inĩ icio kana nenda cia ũkinyanĩria, boritho nĩ ciarehirwo itũũrai-ini riitũ na rĩkĩagĩra rĩkĩgĩa na thayu mũingĩ rĩu.

Njĩra cia ũkinyanĩria cia nenda-inĩ, nĩ njega mũno gũkĩra, njĩra ciakawainda cia ũkinyanĩria ta karabiceni. Tondũ, njĩra cia nenda-inĩ mũndũ no aciamũkĩre o ihinda rĩothe rirĩa enda, tondũ tuge ta okorwo nĩ thimũ, thimũ no ũhote kũmĩkua, o handũ o hothe harĩa wathiĩ tondũ nĩ ta kanyamũ kanini. No rĩu indo ta, njĩra cia ũkinyanĩria cia kawainda ta terebiceni ndũngĩhota kũmĩkua tondũ nĩ ĩrahũthĩra tuge okorwo nĩ thitima, nĩ getha wone. Na thimũ no ũmĩcanje, na ũtũmĩre nginya mĩthenya ĩrĩ ĩtarĩ ĩrathira mwaki. Ũguo ũgakora njĩra cia nenda-inĩ cia, ũkinyanĩria wa mohoro nĩ njagĩrĩru makĩria.

Tũkĩhũthĩra intaneti mĩcemanio-inĩ kana gĩthomo-inĩ nĩ njega tondũ ta rĩngĩ mũndũ ndegũbatarwo kũrĩha okorwo nĩ mbeca nyingĩ kuma haha tarĩngĩ athiĩ mũcemanio kũndũ kũmwe kũnene mũno. Ũguo nĩ ekũhota kũiga mbeca iria angĩatũmĩra kũrĩha okorwo nĩ ngari kana ndege nĩ getha akinye kũndũ kũu akinye mũcemanio ũcio. Na maũndũ marĩa mararĩrĩrio nĩ ũndũ wa okorwo intaneti no mahote kwarĩrĩrio na njĩra njega na mũndũ no aige nginya çũhoro ũrĩa mekũarĩrĩria mũcemanio-inĩ ũcio. Okorwo nĩ thimũ-inĩ na akaroraga thutha-inĩ kana rĩrĩa ariganĩrwo agecokia hau akaririkana ũrĩa meranire mũcemanio-inĩ. Nĩguo ũkĩringithania na nahau kabere kũrĩa gũtarĩ na intaneti kana mũndũ angĩarĩhire mbeca nyingĩ gũthiĩ kũndũ kana mũcemanio ũtarĩ wa bata makĩria.

Atumia arĩa marahũthĩra tekinoronjĩ ũtongoria-inĩ me kũnyita itemi kuonereria njiarwa cia rũciũ na kũmagũrĩra tuge okorwo nĩ kũmagũrĩra okorwo nĩ mitambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria çirĩa ĩrahũthĩra intaneti. Na mamenya kana nĩ getha mamenye kũmĩtũmĩra na ma tuge ta mamonie ũrĩa mĩtambo ĩyo ĩtũmagĩrwo nĩ getha makũre makĩmenyaga ũrĩa mĩtambo ĩyo ĩgwĩka. Na nĩ getha nginya hĩndĩ ĩrĩa magakũra magakorwo na ũgĩ wa gũtũmĩra mĩtambo ĩyo.

library nĩ inyitaga itemi gĩthomo-inĩ tondũ maũndũ tuge marĩa merũ kana library nĩ gũkoragwo na ũthundũri wa maũndũ. Tondũ andũ nĩ makoragwo makĩgeria maũndũ mao marĩa mekũhoteteka. Okorwo nĩ tuge ta app kana akorwo nĩ gĩthomo kĩrakonania na tuge njanjo, ũgakora kũu library nĩkuo maroragĩra kana njanjo icio no cirute wĩra mawega macio maũru macio. Rĩu ũgakora library nĩ ĩkũrĩtie maũndũ mũno tondũ thaa ici ona ndawa cithondekagwo library. library -inĩ nĩkuo gũkoragwo na tuge mabuku marĩa nĩ ũndũ wa ũgĩ wa andũ, rĩu libray

Internship cikoragwo na bata, tondũ nĩ cihotaga kuonia mũrutwo harĩa akinyĩte, kana cikamũhe ũgĩ makĩria gũkĩra ũgĩ ũrĩa owĩ wa mabuku gũthomera o kĩrathi. Rĩrĩa mũndũ athiĩ internship, tuge ta okorwo nĩ kĩrathi-inĩ agatũngana na arutwo akamenya kwĩ arutwo ega, kwĩ arutwo maiguaga ũrĩa marerwo, kwĩ arutwo aremi, kwĩ arutwo ona mataranyita gĩthomo, kwĩ arutwo oru. Rĩu ũkamenya gũthomithia, ningĩ ũkamenya kwĩ arutwo matanyitaga maũndũ na ihenya. Rĩu wamenya ũguo, ũkamenya ũrĩa gũikarania nao, gũkĩra o ũrĩa ũwĩ gũthomithia gĩthomo-inĩ kĩa mabuku kana gĩa kĩrathi-inĩ.

Kĩndũ kĩa mbere gĩtũmaga arutwo mekĩre nguo cia cukuru, nĩ tondũ nĩ watho. Watho wa thirikari arutwo magekĩra nguo cia thukuru, cia cukuru, nĩgetha makamenyekaga o mũndũ arĩ o kũraya, okorwo nĩ barabarai-ini makamenyeka ũrĩa nĩ mũrutwo, akorwo nĩ, tuge, akorwo nĩ thitĩgii-inĩ cia ngari, ũkamenyega aya nĩ arũtwo, nĩgetha mathiĩ handũ hothe makamenyeka. Ningĩ gĩtũmi gĩa keri, arutwo rĩrĩa mekĩra kana mekĩra nguo cia thukuru tondũ o thukuru o thukuru nĩrĩ nguo, nguo itahanaine na ya thukuru ĩrĩa ĩngĩ ĩ hakuhĩ nacio. Nimahotekaga kũmenyeka kana ũkamenya, mũrũtwo ũrĩa wĩkĩrĩte burana ya rendi nĩ wathukura ũna, mũrutwo ũria wĩkĩrĩte burana ya buraki nĩ wa thukuru ũna. Riu makamenyeka raithi.

Mĩtambo ya kũhotithia andũ kwaranĩria na macini nĩ ĩkoragwo na na ũguni mũno, tondũ mũndũ ndabataraga kuma haha, tarĩngĩ aime haha athiĩ kũndũ ta kũnene nĩgetha ere mũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa arenda, no kũmũhũrĩra kana kana kũmũhurĩra tuge okorwo nĩ thimũ, kana amũtũmĩre mecĩnji, nĩgetha akinyĩre ũndũ, akamenya ũndũ ũrĩa ekwendaga kwĩrwo, na ningĩ rĩrĩa tũratũmĩra njĩra ici cia tekinoronjĩ, nĩ cikoragwo na ihenya mũno, tondũ nĩ mũndũ enda kwĩra mũndũ ũndũ, ũndũ ũcio ũkinyaga naihenya mũno, tuge tarĩngĩ ũkĩringithania na, mũndũ gũtengera, ũrĩa andũ mekaga tene, rĩu ũgakora rĩrĩa tarĩngĩ watũma mecĩnji, wahũrĩra mũndũ, riboti ĩrĩa ũkwendaga kũmũhe ĩkiyaga nahinahi.

Tekinoronjĩ ĩrĩa ĩrahũthĩra AI kwaranĩria na macini ĩranyita itemi rĩega mũno tondũ andũ gwa thaa ici nĩ marahota kuonana. Okorwo he mũndũ wĩ kũndũ kũraya ũkamuona nginya harĩa arĩ na nĩkĩĩ areka ũguo cikanyihia nginya maheni marĩa mekuo. Na nginya tuge okorwo mũndũ nĩ aiywo nĩ ĩrahoa kũmenya mũndũ ũrĩa wiyĩte kĩndũ na ĩkamenya harĩa arĩ. Ũguo okorwo nĩ kũmũthitanga akagĩrwo hau nĩ borithi.

Rũrĩrĩ rwa maathai nĩ rũkoragwo rwĩ rũrĩrĩ rũrĩa rũrakoragwo thutha mũno hakinya nĩ maũndũ ma gĩthomo, rĩu ũgakora rũrĩrĩ rũu rũretĩkagia mũno, ũhoro wa okorwo nĩ kũrĩithia. No gwa thaa ici rĩrĩa mũndũ ahumbwo thũmbĩ, nĩmarakũngũĩra tondũ nĩmaramenya gĩthomo, nĩkĩrateithia. Ningĩ akorwo nĩ ngombe iria marĩ na cio tene ,kana rũru rwa ng'ombe na mbũri, nĩ rwathirire nĩ ũndũ wa tarĩngĩ kĩng'ũki, ũgakora ningĩ ikarwara igakua, rĩu magatigwo ona gũthoma, gwĩ ta kũrĩa mangĩrĩgĩrĩra nĩgetha mone kĩndũ, kana kwagĩrithia maica ma ciana ciao. Riu rĩrĩa mwana ahĩtũka magakũngũĩra makĩria.

Tabureti nĩ cihotaga gũkorwo na ithomo okorwo nĩ mathomo maya ma kĩĩrĩu, okorwo wĩna tabureti nĩ ũkũhota gũkinyyĩra gĩthomo kana gwĩka gĩthomo kĩrĩa ũrenda hatarĩ mũhĩnga o wothe. Ningĩ wenda kũririkana ũndũ kana kwĩririkania ũndũ wa thomithĩtio kĩrathi, kana kĩndũ, kana tuge resoni wamicĩte thukuru, ũtari kĩrathi hĩndĩ ĩrĩa yathomithirio no ũhote kũhũthĩra tabureti gũthomera kana gũthoma nayo na ũhĩtũke, na ũnyite na njĩra njega mũno na ũhĩtũke kigerio gĩaku.

Rendio cia kwaranĩria nĩ ikoragwo na bata mũno harĩ agitĩri, tondũ rendio icio citikoragwo kana nĩ cinyitaga okorwo nĩ netiwaki o handũ o hothe. Koguo onakorwo mũndũ e githaka-inĩ gatagatĩ na kũndũ kũu nĩ gũtiganĩrie kana gũtirĩ netiwaki. Rĩrĩa etia ũteithio ni ukinyaga kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na akahota gũteithĩka na ihenya.

Andũ thikũ ici nĩ mamenyete kana rũrĩrĩ rwa Mathaai nĩ rũmenyete atĩ mwana wa kairĩtu nĩ ta mwana o wa kahĩĩ. Na ũguo ona no ahote kũnyta maũndũ on amakĩria gũkĩra mwana wa kahĩĩ. Rĩru rĩrĩa mathiĩ kana gũthoma thukuru-inĩ mwana wa kairĩtu nĩ anyitaga maũndũ o wega na ningĩ, kwĩna andũ mamenyete kana tũkona mwana wa kairĩtu akĩringithanio na mwana wa kahĩĩ, rĩmwe nĩ ũkoraga mwana wa kairĩtu nĩ arahota gũteitrhia bamĩrĩ yake o wega rĩrĩa aheo gĩthomo gĩa kũigana. Na ningĩ gwa thaa ici okorwo nĩ ũguo ciana ciaruithagio kana cikahikithio tene rũrĩrĩ-inĩ rwa Mathaai, thikũ ici maũndũ macio nĩ mahĩtũkĩtwo nĩ mahinda rĩu ũgakora mwana gũtirĩ ũndũ areka nyũmba. Rĩu ĩkambindwo kana gũgatuĩka no mũhaka angĩthiĩ thukuru, na ningĩ watho wa Kenya nĩ ũronania mwana no mũhaka, mwana o wothe no muhaka aheo gĩthomo kĩa mũthingi.

Tekinoronjĩ nĩ ĩrahũthia gĩthoma tondũ thaici ona mũndũ arĩ na thĩmũ ya guoko no ahote on rĩrĩa atarĩ na mwarimũ kĩrathi-inĩ kana rĩrĩa ainũka mũciĩ agathomera kĩndũ kĩrĩa araigua akĩenda gũthomera na akanyita na njĩra hũthũ mũno. Na tuge tarĩngĩ okorwo rĩngĩ mũndũ nĩ ariganĩirwo kana okorwo he handũ athomete na akĩriganĩrwo, no ahote gũthoma, na njĩra hũthũ mũno ona mũndũ tuge ta rĩngĩ ndanahota gũthiĩ thukuru no ahote gũthoma kĩrĩa gĩthomithirio thukuru, o thimũ inĩ yake na anyite na njĩra hũthũ mũno. Na ũguo kĩgerio gĩoka ahĩtũke makĩria.

Mũndũ rĩrĩa ena ngari njega nĩ ahekaga gĩtĩo nĩ andũ a itũũra rĩake, andũ a bamĩrĩ yake, kwoguo ũgakora mũndũ ũcio nĩ aratambũrĩkana mũno, na ningĩ nĩ kĩroto kĩa mũndũ o wothe, gũkorwo na kĩroto, kĩa andũ kũgĩa ngari njega, nĩ getha o na hĩndĩ ĩrĩa ta rĩngĩ arathiĩ handũ, tondũ ngari njega nĩ, citeng'eraga, agakinyaga kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, agatigaga gũcererwo.